An kod osiepa ga an gi yore mang'eny ma watudore ne wach wan ga ka moro achiel seche te kendo wa wuoyo seche te .Koro mokuongo wanya tudore e yo mbui ka ma wan gi namba, namba wa ma wanya wuoyo kendo wanya tudore eyo ma yot, kendo wan jo ma omiyore ga luoro ahinya, kendo ka wawacho gik moko ma wa hera ga ni waketo gik wa te e ler mondo kik wa wach gi moro ma nya chuonyo ng'at moro mano kelo kwe e kitwa kendo wan osiepwa en ga osiep ma ber ahinya nikech wan onge ga gi moro ma wanya wacho ma rach e wii osiepwa moro kendo ok anya yie ni ng'at moro amora oketh osiep no .Koro tudruok gi osiepa na en gi moro ma ahero ahinya nikech en gi ma ber watudore ,nikech ma no e ma kelo wa ka moro achiel kendo miyo wa onge ngikruok moro amora.

An mokuongo gima ahero ga ahinya en adhula, tugo mar adhla en tiugo ma ahero ahinya kendo ka ayudo ga thuolo, thuolo seche te to aneno ga adhulo. An fan maduong mar kogalo Gor Mahia, mayienga mayiengo piny kendo an fan maduong mar Arsenal kendo ka aneno ka jok ma apako oyingo, to gino mora ga ahinya. Koro ka an gi thuolo en ga neno adhula kata awinjo thum nikech thum en ga gi ma ,thum en gi ma mora ga ahinya. Iwacho ga ni thum en yath, ee thum en ga yath, yadh chuny koro ka an ga thuolo aneno aneno adhula kata awinjo thum nikech ma gi gik ma miya mor.

Pango kaka itiyo gi omenda en gi m oro ma osebedo ka thago ji ahinya nikech iyudo ga ni ji mang'eny kia kaka itiyo gi omenda nikech seche moko odwaro gik, dwaro kaka dhano en ga gi moro mang'eny, wan ga gi dwaro mang'eny kendo wan gi gombo gi miluma koro iyudo ka ng'ato dwaro ma odaro moro ka odwa gini lakini gi ma nyaka ibed ki iparo en ni ya, en ango ma idich ahinya en ango ma onego ibed go ka pok idhi e ma nikech ok dang iwach ni ya, iidwaro mtoka to ionge chiemo mi chamo. Koro an ga an gi yore ga an mondi, andiko ga gik ma dwaro . Ang'iyo ga ni an gi omenda ma rom nade, to ang'o ma aonge godo to ang'o ma onegno amed ka ang'o ma onegno ang'iew kamano kaka apango ga omenda na, kendo an gi kara mar kuno ma akune pesa ma ber mondo pesa ga gi obi okonya mbele koro apani kamano osebedo ka konyo ahinya.

Omenda mi itoyo godo pile ka pile bedo ga gi pogruok ,nikech nitie gik ma biro ga apoya kaka liel ama in kata gi in kata gi nyasi moro koro miyo tich mar omenda biro ma opogore gi kaka ne ipango kendo mano kelo ga chochni ma tin. Koro an koro gi ma atim o ga en ga ni ya, ka akeno kata pesa kata omenda ma akuno nyaka aket ga ni ya, ma en ma nya konya e nini ma en ma nya konya ka ayudo gi moro ma apoya kendo anya golo omenda go to awacho ni ma we atim go gi tich ma chalo ka ma, ma we aket liel ni ma oyuda ni, ma we aket e nyasi ma na godo ni, kendo apa ni gino osebedo ka okonya ahinya.

Ka angiyo ka maber to aneno jii aboro kendo aneno ng'at moro achiel kobet. Kata gin jii aboro ka mano lakini kae chal ni gin nitie ji mangeny ma oingo aboro go. Aneno ng'at moro achiel ka ochung kendo wuoyo, wuoyo gi jogi koro ma gi ji ma oriwore ka moro achiel kendo gin e nyasi ma iwuoyo kod gi. Kae aparo ni mae en chenro mar yawo ,mar yawo kamoro, apani ka ma chalo kaka bengi. Koro jo gi apani nitiere chenro ma gi chako kendo chendro no e ma iyawo. Koro ng'ama wuoyo no an ka paro gi pacha aparo ni mano jatelo, koro jatelo temo wuoyo gi jogi kendo temo yawo chenro. Chenro ma dwa timore kanyo no.

Mokwongo an gini manotimorena mokwongo ne aparoga ni en gima tek ahinya. Nikech mane achako keno e bengi an nagolo omenda e simo. Kendo nang'iyo go golo omenda e simu. Nok ang'iyo gi dhi e bengi nikech ne pod aonge gi ATM na. To koro mane adhi ayudo ATM na, ne adhi amor kata ne aluor luor matin. Nikech ne aneno ni a ne awinjo ga ni ATMs seche moko imuonyo ga gi masin. Koro ne aluor ni seche moko mara be inya muony gi masin. Kata kamano ne adhi ayudo ka en gima onge tek kendo onge pek kendo en gima yot ahinya. Kendo kaka ne afuenyo tiyo gi gini, nyaka sani tinde aneno ka gino ber na ahinya. Kendo ka adhiye ka awuotho e bengi nyaka to adonj ga kanyo mondo ati gi ATM nikech en gima ber ahinya kendo en gima konyo.

En ga gombo ng'at moro amora, ng'ato ka ng'ato mondo obed gi simbe ma ber. Simbe tinde obiro ma opogore opogore kendo nitie moko ma ber ahinya kendo ma ni gi rang'iny ma ni malo ahinya. Mano kaka an be asebedo gi gombo no ahinya, kendo gombo na en ni abed gi simo ma ni gi rang'iny man malo. Achiel kuom simbe ma anya gombo en iphone 16 pro nikech en en simo manigi ranginy ma ni rang'iny ne ni malo ahinya, Kendo ober ahinya kendo tek mondo okethre kendo en ji mang'eny en gi ma konyo ahinya e yore mang'eny nikech en oonge, en oonge weche mang'eny kendo otiyo e yo ma ber ahinya. Koro mano e gombo na mana kaka agombo gomb jo moko kendo mondo an be abede gi simo maber kendo ma rang'iny ne ni malo,

Mbui en gima ber ahinya kendo en gima osebedo ka konyo ji ahinya. En gi berne nikech mbui en gima piyo piyo kendo miyo wayudo weche mapiyo piyo kendo wanyalo timo gikwa piyopiyo. Nikech mbui mondi keto yot e wuoyo kendo e yudruok kata tudruok. Kata kamano mbui mbui osebedo ka hinyo jok moko ahinya. Mondi e tich sani joma ng'eny tiyo gi mbui ahinya. Koro mano miyo ji mang'eny koso tich. Nikech ka mbui nitiere to koro jotich jotich ama ji matimo tich koro tin. Kendo iyudo ni ji mang'eny koro okoso tich nikech nikech iyudi ni kampuni no neno ni koro mbui ni e maber kendo neno ni onge onge gimomiyo omi ng'ato jokmoko tijno kikech oneno ni mbui nyatimo tijno.

Kae gi ma okuongo ma anyalo timo en ni ya, anyalo penje gi ma onyalo gombo kuom gik ma nitiere kendo anyalo ng'ise gik ma beyo kendo ma kind gi an ma aneno ka ber na kendo anya ng'ise ni ya owach gik ma odwaro mondo akel ne ma opogore opogore mondo oyier mo oneno ka ber ne. Kendo anya ng'ise anyalo be lerone ber mar gi ber mar gi ma adwaro ni ong'iew no kendo anya ng'ise n i ya ng'ise gi ma omiyo ggino bero kendo ber ne en mane. Kata kamano obiro yudo thuolo mar yiero gi ma moro gi ma more koro aneno ka mano nyalo konyo ahinya.

Wich wil en gi ma timore ga kendo en gi ba jabet. koro wiya ka owil gi keto namba namba mara mar ma ling' ling', to en gi ma nya chocho ohala na ahinya nikech onge yo ma inyalo chula ama ma pesa nyalo donjo omenda nya donjo e namba na koro tek mondo ayud .To kata kamano pod nitie yo ma anyalo tiyo godo nikech pod anyalo pod anyalo tiyo gi koro anyalo ng'iso jin ni omiya pesa ama omenda koro kik gi ti gi namba na mar ma ling ling no gi miya miya pesa e lweta.

Miyo jogi kony en gima ber ahinya. Koro aneno ni mondo jogi oyud kony mayot. Jogi mondi nigi jatelo. Koro kambi ni nyaka winjre gi jatelo mondo gibed piny giwinjre kaka ginya konyo jogi. Mokwongo gidwa kidwa miyo jogi puonj nyaka gitim ni nitiere kuonde go ma jogo nya some. E nyaka gitim matek ni nitiere kuonde go ma jogo nyasome. Kendo nyak gichiw jogo manyalo konyo jogi e timo gigi te. Kat dhok en gima tinde yudo pek e wacho iye ahinya. Koro ber kikonyo ji mondo oket dhokwa obed gima yot ahinya kendo nyaka obed gi ji manyalo puonjowa puonjowa wacho dhogwa maber maonge wach maonge pek. Mano nyalo konyo ahinya.

Tich ka tich ni gi midhiepe ge kendo ni chandruok ge. Ko mpesa ni ga gi chandruok mangeny ahinya ,mokuongo en ga en, mokuongo en ni kwo. Kwo en gi mangeny ahinya. Ji mangeny ong'eyo ni mpesa ni kama ka mpesa agent tiie ga gi nitie ga omenda mangeny ahinya. Koro kuonde gi yot ga modo ji okwal. koro kwo en ga gi marach ahinya kendo en ga gi ma chando jo to chandruok moro kendo en ga ni seche moko nitie jo ma dwa golo omenda mangeny, omenda mi inya yudo ni mpesa ma kanyo oneg go. Koro ano en ga gi ma be chendo ahinya. Gi ma chendo kendo en ni ya, jok moko neno ga jo moko ok ohero keno gi mpesa. Koro jok ma ok ken gi mpesa gi, gi neno ni mpesa ok en gi ma ber to mano koro miyo mpesa ok tim ma ber ahinya.

Kae gima inyalo timo en niya, ibiro ibiro goyo kwan gi jang'iew ni. Ni gik mane onyiew romo nade? En pesa adi? To pesa adi mane ochiwo? Koro king'eyo kama to unyalo konyoru piyo piyo. Nyaka ing'e ni pesa adi mane ochiwo. To pesa adi mane odwokne. To gik mane onyiew gin gik maromo pesa adi. Nyaka uwinjru kata kamano be onego obed gi gik moyudo kanyo te mondo ine ni magi to e gik monyiew to gin gik marom kama to omenda ma ochiwo en maromo kama. To kamano unyalo winjoru mapiyo piyo kendo unyalo konyoru mapiyo piyo ahinya maonge kelo lweny kendo ng'wejno bo dhi maber ahinya.

Akaont mara mar bengi seche moko inyalo geng'. Mano en gik majatimre ga. Kendo seche moko ioro na ga repot manyiso niya kawuon bengi ok ti kata nigi shida kata nigi ng'ikruok matin. Mano gima jabet ga. Kor ka en ka ayudi ka gini akount na ni kayudo ka olore ahinya mang'eny anyalo gocho gocho ne jo bengi mondo gine kaka ginyalo konya. Mondo ang'e ka nitie nitiere wach gi akount nani. Koso en ang'o matimore. E to katakamano abobedo abeda mamuol kendo aweyo weche mang'eny manya kelo lweny mang'eny. To kata kamano mae gima jabedo ga. E akount seche moko oja lorga seche moko koro ma en gima nyaka wabed ka wang'iyo godo.

Kae aneno kompyuta, koro kae aparo ni kae en puonj mar teknolojia ,itemo koro puonj nyithindo kata jopuonjre ,ki itiyo kod kompyuta. Koro kae aneno ka koro kompyuta oyaw kendo nitiere jo ma puonjore godo. Ma gi yore ma obiro ma nyien mag kompyuta, mi inyalo, imiyo godo ji puonj e yo ma yot. Kendo ka aneno ka nitiere, nitiere pichni ma opogore opogore ma ochung kae, ma tmo ngiso gi ma timore, koro mano kende e gi ma aneo kae.

SA NI SIRKAL NE OBIRO GI CHENRO MAR SOMO E MBUI. SOMO e mbui EN GIM MA BER AHINYA kendo en gi ma konyo ahinya nikech ma no en yoo ma jopuonjre nyalo yudo mayot ka moro amora ma en tiere koro ma ok ochuno ni nyaka obedi kama jopuonj puonjre kata e klas. Koro ma en yo ma onyalo yudo ku moro amora kata en e i ot.koro en gi ma ber ahinya kendo en gi ma nya konyo ahinya koro mbui ochiwo yore mang'eny mag puonjruok nikech mbui japuonjre nya yudo kata penj ma ne osetim chon koro otimo penj go kendo otemore godo ,kendo nya konye mondo omedre mondo omed kalo penj, kendo oyud gi ma ber ahinya e penj ne. Koro mae en gi ma konyo ahinya kendo en gi ma ber ahinya.

Aparo ka pod an e skul ka pod ne an e sekondar ne atimo ne atimo kompyuta kendo mano ne en puonj ma ne atimo koro aparo chakre higa mar aluf ariyo piero ariyo nyaka higa mar alafu ariyo kod piero ariyo ga adek. Mae ne en puonj ma ne atimo kendo ne apuonjora tiyo gi gini kompyuta ne ok en gi ma yot ahinya, japuonj no mano japuonj ma ne oyie konya kendo ne oketo tijni obedo mayot ahinya kendo nyaka sani an kompyuta en gi ma ang'eyo ahinya kendo en gi ma aber e ahinya. Kendo mora ga ka anyalo donjo e mbui kendo anyalo timo gik mang'eny ahinya nyalo konyo kendo ma en gik ma ber.

Piny owacho nyalo lero ne ji ber mar tiyo kod mbui ,kendo oler ne ii ma ber gi ma omiyo kaka mbui nyalo konyo ji ong'is ji ni mbui en gi ma timo tich piyo piyo kendo en gi ma ber ahinya ma nya konyo gi .Kata kamano onego gi ket gik moko gik mbui gik mbui kata kompyuta onego oket bei ma yot ma ji duto nyalo nyalo chulo kendo nyalo ok gi yud ka beche tek ahinya. Onego gi lor bei mondo ji mang'eny ong'iew go gi ma nyalo konyo gi mondo gi donj e mbui .Koro kata kama no onego gi kel ji ma nya puonjo ji tiyo kod mbui mano nya konyo ahinya nikech ji mang'eny pod kia tiyo gi yore mag mbui koro onego kel ji kendo kel ji ma nyalo konyo jo gi e tiyo gi mbui.

Ng'a ma ooro pesa e namba ma ne ok owinjore, koro ka bed ni oora na nayalo penje ni pesa ni ni onego oora ne ng'a kata pesa no en mar ang'o mondo ang'e ni en mara kata ok en mara, to bende anya winjora kode ka adwokne pesa. To ka ne en ng'at ma onego orna pesa to oore ne ng'at ma opogore anyalo ng'ise ni oyud lipot mar pesa ma ne ooro no okaw kendo oor e namba mar two three ariyo adek angwen koro oor e namba mar ariyo adek ang'wen to pesa no onya yudo e yo mayot ahinya .Koro kata kamano be inya ng'ise ni ogoch ne ng'at jalno ma oorne nambe e pesa namba ne no mondo ka ng'ano nyaduoko to nya konyo ahinya .Koro mano be anya ngise mondo ong'i ane ka pesa n inya yudi.

Teknolojia oketo somo mayot ahinya nikech koro kata wan ma wan e mbalariany ka ma yot mondo wayud yot mondo watudre ama wayud puonj e yo mayot nikech iyudo ka ji mang'eny somo somo achiel ma iyudo ni onge ka ma nyalo romo gi mondo onge klas ma nya romo gi mar yudo puonjruok no.To koro ki ipuonjo ji e yor teknolojia, to koro ji te nya donjo e simbe gi to yudo puonjruok no ,to kata kamano okonyo ji kuom yudruok nikech sani wanya tiyo gi simbe mondo wawuo gi osiepewa kata gi anyuola wa, koro oketo yudruok obedo mayot ahinya . Koro sani iyudo ka ji ok ti gi yore machon ma ne tek tudruok godo to yo ma sani en yo mayot ahinya kendo ji yudore kuom yot koro aneno ka teknolojia en gi ma ber ahinya.

Chanjo en gimaber ahinya kendo jonyuol ka jonyuol inyisoga kendo ileroga maber, ni ber kagitero nyithindgi e chanjo mondo giyud chanjo ni. Chanjoni en gima konyo ahinya nikech okonyo nyathi mondo kik yud polio. Koro tijni en tich moro maber ahinya kendo en tich makonyo ji mang'eny matimo tijni yudoga konyruok maber nikech tijni chulogi. Sirkal chulogi kuom tich magitimo mar chanjo nyithindo. Koro gin tich maber kendo nigi nengo. Nikech nyathi ka nyathi, ng'at moro amora bedni odhi e chanjo mondo kik oyud tuoche ka polio. Koro mae en tich maber kendo konyo aluora kendo konyo oganda te. Koro en gima ber ahinya ka janyuol kata ng'ato ka ng'ato temo ni nyathi oyudo chanjo mondo kik yud tuoche.

Ki iloso chike mi iluwo iluwo ga e yore ma opogore opogore mo okuongo itere e bunge to ji golo pach gi wabunge go lo pach gi e wachno kendo gi neno ka inyalo luwe kata ok nyalre .Alafu be imiyo ga oganda kata jopiny mondo ochiw pach gi ni gin to gi paro nango be en gi ma ber kata en gi marach, kamano be itere nyaka e senate be mondo senate be ochiw pach gi ka gi neno ni chik no en chik ma ber koso en gi ma opogore gi pach gi kendo ka mano be gi timo yiero ma ji penjore ni jo mage ma oyiego kata jo mage ma dhi go koro ka jo ma oyie ng'eny to gino odhi ga odhi mbele. To ka jo ma oyie tin to odong. Koro kata kamano ka ose ya e senate to kama koro timo ga wach ma ogik en ga en ga court kama koro idhi yal gino gi judge en ema koro oyiero ka gino ber kata rach.

Ka aneno gini to kae gi ma biro e pacha en thieth, nikech pharmacy en ka ma kar thieth. To iyudo ni kanyo en ga ka ma iyude e yath e yo mayot, kendo pharmacy en ga ka ma iuse yath. koro en ema inya yude yath mar thieth kendo inya tim pim ma opogore opogore kaka ka in ki ipek kata ka in gi twoche kaka malaria, ama kute mag ayaki. Koro ka en kar thieth kendo en ka ma inya yude yath moro amora mi dwaro mondo ma nya konyi e yore mo opogore opogore. Koro mano kende mano e gi ma biro e pacha ka aneno pharmacy.